Wambere, wambere no njuge, niĩ no njuge nĩ thiĩte, ngate arata aingĩ rĩrĩa ndĩraruta wĩra wakwa, na ũndũ ũcio nĩ ũtũmĩte ngarutaga wĩra mũingĩ matha manini, na maciaro magatuĩka maingĩ na makũndeithia.

Hakwa ndingĩenda kũruta wĩra kuuma obici-inĩ, tondũ mũndũ arĩ obici nĩ acemanagia na andũ angĩ, andũ angĩ erũ, na bandũ nĩ mũndũ nĩagĩaga gũkorwo ũkorwo ũkĩĩrutanĩria makĩria wĩ wĩ wĩra-inĩ.

Ũhandi wa mĩtĩ wĩkagwo nĩ arĩa marũgamĩrĩire mĩtitũ kana atungati a thirikari, makanyitanĩra na Akenya.